Ore nai teduata ai, na kasidai tenaa ositima. Amu, ore ositima na ore ake peku idip atalaa, nimitoki aata enkae nintoki aing'or ajo kirobi taata, keshaita taata, neeku metumi enkolong napik iltaai napik orbetiri enkima, pitumoki aendelea mahitaji inonok tiatua aji, isiaitin inonok enaa ewoshoto epasi, eyiarare nena tokiting ampaka sitimani, ore nye ositima na ore ake peeku italaa, neeku naa italaa. Neeku iyata ake ata esheita, ata irobi, ata etii enkolong ata metii.